Abro jiwe mondo odhi e mbui mar kar tiegruok mantiere mondo ong'i kaka onyalo donjo e skul ma antiere niendi. Nikech e mbui kanyo nitiere forms ma joma dwadonjo e sikulno mondo otiegre yudore. Kata kamano, anyalo nyise mondo odhi e ofis, ofis mar sekretari mar skundno ero mondo omi odhi oyud konyruok. Nikech kodhi achiel kachiel tibro lerne maler ahinya mo oa kanyo ka oseng'eyo kata oseng'ado bura ni odwaro timo tich mane katodwa somo ang'o e sikul ma antiere no endo. Mano ka obire skul ko opogore gi ka odhi e mbui, mondo mi ong'i weche mag skulno e mbui kanyo.

Ne en sa auchiel gi dakika prang'wen gabich, ka nodong' dakika apar gabich mondo ji odhi e lanch. Ndalono nepod a atin, ne ane klas ariyo. Koro kae ka ne pok wadhi lanch, japuony ne onge e klas, nowewa ni wasom. Kar mondo asom, an kod kijana moro kanyo, ne wachako goyo bul. Mano ne watimo ka wagoyo wi loka ma wabete, koro ne watiyo godo kaka bul. Koro wagoyo loka to wawer, wagoyo loka to wawer. To yawuoyi moko ariyo kendo ochako odonje e werwa no endo. Koro ne wawer ji ang'wen, e harakati mar wer no, japuony manowenwa tich no ni watim odonjo. Kaka nodonjono to olwonga gi rawera ariyogo togi osiepna mane wagoyogo bul no. Ne en boka, ne en boka ma ka ne wawuok kanyo, to nokidwa kata nokinyal kata bet piny.

Jopuonj mbalariany ne ondiko barua ne sirikal kagi kwayogodo ka gichiwogodo kwayo mekgi, monego sirika ong'i kendo mondo onego otim negi kaluwore gi kaka ne giwijore chien kanyo. Ne giwacho ni ka mano okotimore, to kendo gibro mana dok e ndara, ok gidhi puonjo nikech sirikal pok otimo dwachgi kaka ne giwinjore e dweche machien mokalo kanyo.